Ore naa kunaa naa hoho. Naa edaa ena napiki edaa teneyieri pee isho mishamu iatobiraki . Neeku kenyori ore peeku oleng' neeku kedo. Kisho oltung'ani biotisho osesen nisahmie edaa aitobiraki. Oree sii aitoki kidimi nemirii olepeny olchamba nitum iropiani niyasie inkulie baa inonok kenare neramati kuna daikin.

Ore kuna naa nkaitubulu, olchamba ele lotuturoki nepiki ngumot , naa ore enaa enalio tenewueji naa irpaek kulo netii enkare aitobiraki. Ebaiki netashaikia arashu epikita olopeny enkare aitobiraki. Elio ajo egira olopeny eleshamba aitobiraki naa kepiki olchani perishie inkukunik nepiki empolea pee itubulu, naa kishoru endaa nishoru iropiyini tenemiri.

Ore naa ena naa kaidim najo inkuashen kuna inkuashen orkokoyok naa sidain ninche amu kishoru biotisho osesen naa kisho oltung'ani iropiyiani tenemirr naa keuni ninche tolchamba neramati aapik empoleya orkeek lorishie imoyiaritin naa onkukunik wenkijape sapuk keeta inkuashen naa biotisho sidai osesen.

Ore naa enaa siai naa eunore ena oo irkeek. Eisapuk naa eunore oo irkeek te nkop ang'. Naa ekitubuni irkeek aitobiraki eoiki enkare nepiki empoleya naa ore sii aitoki ekeisidain irkeek amu keishori iloipi kenare neramate irkeek nemedungi amu kitobir ormanyara. Neyau enchan naa kitasi irkeek isiatin kumok enaa aidong' irkeek neyaku.

Ore naa teneweji nelio inkukunik kumok isapukin oo nkutitik oo naijo irkurt looti shumata ebeneyioi naa entapukai. Naa ajo sii nanu meitishipo ena siai iltung'anak. Aitoronk naleng' amu kitodolu ajo meramatatia kuna tapuka. Inosita inkukunik naa keinyal. Nemitokini atum eda teneweji naa keeku ore iropiani mnatasieki ena siai naa keeku inapesho. Amu keeku eitu imir neitu inyaa ashuku kuna ropiani.

Ore naa enaa naa kelio irng'anayio lotunoki. Elio ajo inosa katukul inkukunik kulo ng'anayio naa nchere mee sidai ena siai katukul amu enkinyala enaa sapuk. Amu keeku mee edaa enotoki neme edaa etimaraki. Nekuu inyalaki iropini. Naa hasara ena. Kenare neramati irnganayio ashu edaa natunoki. Nepiki irkeek lorishie irkurt o nkukunik nainyal.

Ore na ena naa ebae toronok oleng'. Amu elio ajo intapuka kuna. Naa nchere etijing'a inkukunik kumok oleng' aimyal eneweni. Naa einyalita imtapuka anya. Naa mesidai pii ena siai amuu keeku naa eitu itum edaaa naa neitu naa imir inaa daa neeku inyala iropiani wee nkare naa . Neeku kenare neoshi olchani intapuka peyie.

Ore naa kulo naa irnganyio sidain oleng , naa eyioloi ninche anaa pawpaw . Naa kesidain kulo nganayioamu keisho oltungani bitisho osesen naa tenimir sii nitum iropiyiani , kake maitiship esiai nadolita tenewueji amu elio ajo eitu eramati kulo nganayio , inyalate katukul ,inosa inkukunik neton oleng eitun ekesuni tolchani ometaruoi.

Ore naa tenewueji nelio emukunta , elio naa ajo inchere etuunishe olopeny emukunta , neramatita oleng emukunta enye , epikita enkare torbaketi , naa entonyua naa aitobir naa orbaket nitelelek apik impaipi naya enkare , kake aisidai naji tenelo netum iropiyiani nepik oltanki sapuk lopik enkare naa neimie impaipi abori amu aisidai.

Ore naa teneweji naa kaidim najo eunore naloito dukuya. Elio iltung'anak kumok oinung'ita ilantrera too nkaik .Naa nchere egira niche apik ilanterera enkop natururiki ilainini neeku ina siai naloito dukuya teneweji naa aisidai katukul amu nursery egira ninche ang'as aitobir peyie idurie tenebulu.

Ore naa ena bae naa keji hoho. Naa aisiadi katukul enaa amuu keoiki edaa nisho edaa emeloni sidai, nisho sii metaa kishoru ina daa biotisho osesen naa kenare ake neramati amu ore teneuni naa kepiki ilanterera enkop, nebukukini enkare pebulu , neoshi irkeek perishie inkukinik nepiki.

Ore naa tenewueji elio ormarei amu elio inkera ontasati natii emukunta sapuk katukul naa elio ajo enkeare ninche etii ontapuka apa natuuno nebulu . Aisidai enasiai katukul amu kishoru endaa naa keiremi ake emkunta nepiki ilanterera, nebukokini enkare , nepiki empolea orkiek lorishie inkukunik .

Ore naa enasiai naa enenkiremore eibelekenye katukul enaae tenkopang amu etaa ewuo embae naji technology naa itelelia esia katukul metaa keetae irkiek looshi intapuka peyie eisho oleng , nemekure aa iltunganak loirem ilchamai neku keetae imashinini ashua oltarakita loirem emukunta nepiki empolea naa pesidanu.

Ore naa tenewueji elio ifakadoni loitiakine enkop , nanyor nanu oleng irfakadoni amu ishamu esidai neeta biotisho osesen naa ore sii enkae naa nchere ore ninche kishoru iropiyiani tenemiri , kepiki ake ilanterera natuturoki nepiki enkare anaake , nekuroni , nepiki empolea lorishie inkukunik .

Ore naa tene naa elio irbanot orita empira onkejek , aisidai enabae oleng, aisidai tenedala naa iltunganak amu keitobir naa iseseni , nishoru biotisho osesen , metaalayu osesen , naa nchere keyau sii naboisho tiatua iltunganak amu teneiguran iltunganak , nepuo apuo anaa akesa naa keyau naboisho , wenchipai, wenyorata.

Ore naa ena naa eunore oo irng'anayio naa keji ele ng'anayioi ndimu arashu irmashunkua naa elio naa ajo eremata kulo ng'anayio aitobiraki. Elio ajo aibiyot netipkaki enkare aitobit=raki enyorii aitobiraki. Naa ore ainakunari ena siai te nkop ang' naa nchere keuni neoiki irkeek wee mboleya aitobiraki. Nenyae teneku nemiri.

Ore teneweji naa kadolita ebaisikil. Ejo oltumg'ani peeyie elo areu ebaisikil. Naa aisidai katukul ena bae amu kelak osesen nisho oltung'ani biotisho osesen naa ele kejo pejing' entim alo aalotie ena baisikil edalie esidano entim. Aisidai ebaisikil amu keilelek elototo nemeya iropiani.

Ore naa teneweji naa elio inkera maiman nemeeta inkejek naa inkeran kutitik kuna neboitare intowuo enye tenebo oldakitarini loishopito inkilami. Elio naa ajo enkang' ake ena natiiki. Etuoki abaki ele marei. Neeku aisidai ena bae katukul amu kenare nedamuni lelo tung'ana onyamal nebakini nitodolu enyorara.

Ore naa ele naa olmatundai ele, naa kelio naa ajo keata ilkiku ele matundai, naa ajo sii nanu kaitadamu kira inkera kutitik kinya ilmatunda loata ilkiku, amu kemelok ninche oleng'. Intaayu ake tolchani, nidung' atua ninya ina toki nanyori ahu nado natii atua. Tiong'ata naa oshi ebulu ninye ena.

Ore naa kuna naa kaidim najo ii maua. Ii maua kuna nanyorii naa nedo naa aisidain kuna maua oleng' amu keuni oshii peyie itobir ormanyara lekang' . Keitiship inkonyek naa ore sii keidimi neuni pemiri amuu keeta iropiani. Kepiki enkaji neitong'u aitobiraki. Naa keramatii sii ninche apik enkare.

Ore naa tene naa kadolita irmashakuani lorpaek naa etiikaki kulo mashakuani tenchumata enkaji naa kajo nanu enkesare naloito dukuya teneweji. Neeku ekesitae irpeak te nkoitoi nalelek tenebo pookin nitaini irpaek peyie idong'i arashu eyieri nenyae nitae edaa. Neeku ajo nanu kegurae aitelelek esiai teneiki.

Ore teneweji adolita inkera kumok. Nadolita enkaina oltung'ani loibungu'ita olchani osirinki lojo peyie elo audie arshu aremie kuda kera enyenak. Neeku ajo sii nanu ina bae naloito dukuya teneweji. Egira olopeny aramat ii mali enyenak. Egira aud osirinki arashu olchani peyie erishie imoyiaritin arashu pee itayu inkukunik nanya.

Ore kuna na inkaitubulu ake nabulu tiongata na kebulu oshi ninche tenesha elio naa ajo irnganayio kulo lotubulutua tewueji naasur neaku kenare neramati ninche aitobiraki naa ore inkujit natubulutua tioriong inkajijik na kenare nedungi anaa kuna amu kejing i kukunik atua na keony ltunganak onkera kenare neramati boo

Ore tenewueji na kadolta emukunda ore enamukunda na kelio intapuka kumok naunoro neaku eton aa kutitik naa ore enaikunari enasiai temuruaang na nchere keuni oshi ilanderera lontapuka ore peuni nebukokini emkare enaake metubulu neoshi olchani lorishie nkukunik naijo irkurt mitokini abukoki embolea peyie itubilu na kitokini akuroki anaake

Ore ena na inkuruon kuna na ore eneikoni tenetumi inkuruon na irkiek oshi epeji epiki enkima ninoki naa ore peyie epok neaku inkuk neakubore nona kuk nepejo ometaa nkuruon ake ma Kesidain inkuruon amu ore inkuruon meeta esiaia kenare ake arashu eoruni tenidipi ateyierisho niyieu nintoki ainok enkima.

Ore kuna naa intapuka naa kuna naa kelio ajo kebiot kuna puka itubenya inkukunik naa kenyori ai itodolu ajo kepiki oshi enkare aitobiraki neaku ore impuka arashu indakin pooki na keeta tipat amu keitoti ltunganak na kishoru iropiyiani tenemiri neaku kenare neramati intapuka apik enkare wempolea orkiek peebulu

Ore tenewueji naa elio oltau lorpaeki naa keuni oshi irpaek tenkopang amu kebulu aitobiraki , naa ore eneikunari enasiai orpaek , keunishoi etaa kejo pee esha , neuni irpaek , nebukuni inkariak , naa nishoru ebukokini empolea peyie esioki abulu . Nebukokini irkiek orishie inkunik orkurt wenkijape naa nebulu aitobiraki nekuroki sii netumi endaa.

Ore naa tenadol ena naa kaitadamun ee isimui oshi naa enkampuni naji mkopa ashua safaricom nadumu oltungani tesile . Naa ore piya oltungani enasimu, ingas alak inkuti ropiyiani peyie kinchori , nitokini aaku keeta ewueji nilakie tinasimu , naa ore pilak nikintodol ajo kaja impisai nangor peyie indip atalaa , naa keikieni sii enasimu teneitu ilak iropiyiani naje tenkata naje , neku nejia.

Ore naa kuna naa iropiyiani, iropiyiani kumok nchatan kuna ninche ibung'ita ena tomononi naa kitishipisho iropiyiani oleng' meeta oltung'ani lemenyorr iropiyaini amu keretisho iropiyaini oleng' kiasishoreki meeta eniidim ataasa miata iropiyiani amu tenaa kendaa ijo pee intoti keon ormarei lino naa midimayu miata iropiyiani ninyiang'unyie arashu niremishore tenaa kenkilani mishopo tenaa kelototo meeta enilo.

Ore naa tenewueji , elio iltunganak otii olduka naa ore eleduka enaa enalio naa olduka lesafaricom amu ninche oshi lowosh oranki lonyori amu ninye ormonokie lenye neku ilo dulka ele , nelio iltunganak otii atua , olootii boo. Ebaiki neetuo kulo tunganak aitayu ropiyiani tenewueji , aitayu inatii esimu ,arashu apik iropiyiani esimu neku ina nagira aasa.

Ore naa enewueji naa ewueji nashumieki intokitin epa naa tenijing enewueji ninepu naa matejo nkukunik naijo irngatunyo , iltomia , loitoyioki inewueji peyie teneponu iltunganak nedol naa . Nepiki sininye iltunganak eneyia apa anaa iyekenyi naa ikumok intokitin ampaka inkabilaritin pookin omotonyi naatae . Netii naa inkigerot nalimu ilarikok loloshho lekenya liapa.

Ore tenewueji nelio inkera kutitik esukul egira kuna kera aisumare enkisuma etaata naitumiai naa technology egira ninche aitumia intokitin najibtablets neeta ntokitin napik nkiyaa pemeearaki nkulie ororei paa ore entoki naimingito ninche tosikui enye ma nimche ake oning aisidai enakisuma amu keret nkera tenakishui tenidip sukul

Ore naa tenewueji nelio enkerai kiti na meeta nkejek midim ashomo ninye openy naa elio endakitari naewuo adol ninye emaayioni tesukul neaku inabae naloito dukuya elio ibungita enkaina kajo ake kebakita ninye enaayioni neakubesiai sidia ena teneramati ninguraru nenyoruni sininche kuna Kera nemeeta enkidimata anaa kulo lemeidim ashom

Ore naa tenewueji nelio inkera nagirai aisum aitumiabinkomputani neaku esidai enakisuma oleng amu keretu inkera teneponu aidip sukul amu ore oshi taata naa ore intokitin pooki anaasi na naipirta technology neaku kenarikino nitengeni nkera kuna oitoi neaku inabae naloito dukuya tenewueji aisidai katukul enasiai naasitae.